Eng iman makeree kiit nee milee bich ing nyuu ngaleen aroo tukuk chee kakinde kapkelienut ab ingwek kotaretii mankoyolaa ngungunyek ropata ngalen aroo pipinik choo ko pipinik chepo peek chee ipisee ingwek

Kichonganii atya kiun aketilatil koo mengechitu akinde maa kioo, kioo kabsa ipkorurya akende chumbik atya ndakakorurya kee tumtaa peek akemeta kour atya keam

Koroi ko pa kamanut amu, ya kakikol chechang komuche ialde inyoru rapishek nebo aeng konginde ngwek anan kinde amitwokik koteshin flavour chakula.

Alechinii komuita atya apirte simet kwa customer care akaelenzanjii shidet nepo chito atya amwate kewekchi rapishiek chiik

Mamechee paishonii amuu kiponyee keunek paishonii kee ngetee akoipe kasarta neoo kee paishe akoipe kasarta neoo keponyee

En Yu anae tuguk chumi bichait ko bilibilik akotye kamanutio amun agokerchek amun kiyam kometinye tungoek kokaisob

Eng imaan nyuu makeree kiit nee milee bich ayaa ingokaik che kere parak nee katakeree amitwokik che kakindachii mkeboshek ak pee koroo parak

Paishonii kobaa kamanut amuu nee taii konyumnyum keae nepo aeng kokonuu maaik ingokaik nepo somok kokonuu rapishek nepo angwan komuch kee paishe ieny ingokaik koek penda nepo muut komuch iyoo maayat koek ingwek

Alechini kotokomuny sikotiem en sait ake atyam olataretitai apirtai kityo simet kwo kap safaricom , akaelesanchi amwachi shetet nikapit en oli sikopit kero olekitarititai.

Kiibuu ing imbar atya kee ista ngungunyek atya kindee olekaitit akererangchii matkotuiaa amuu ngutuiya kongemakseii akoo ngolalangchii kongemakseii kerangchii ingony oleekaitit akemeta ingyotok kokut korista

Kikole ngwek ye kakipitya koik tumndo keista chapuk atyam kitutchi atya keista sokek ap ingwek cha kongemakis kemeto kuputchi ing'weny si koakwait mbaret.

Kiistai metoek sokek chanyalilen atya kibirta ng'ung'unyek atya kiip kurkat keista chesamisis ak chayachen atya keng'et chekararanen kemae ole kaitit simat konunia.

Alechini konyo atyam anet alechi olikapulandai , kepale taban taban makipale katikati siepate lokoek , ipale taban taban atyam ium ,atyam nyi kweate akikes .

Kiakas atindanik chechang akopa koroi, kele koroi kwanyiny ,koroi komuch keyai koik ngwek much keame ak amitwokik alak cheu githeri ako ngiam kwamin moet, kosapi moet.

Angatinye shidet en netwrok akopa simenyu ang'ete eng olekami akawe oldake netos anyor network anan arestatan simet atyam akeny kowek network.

Amwachini alechini kopet kadit nyun anan kokichorena akokomi rapishek kong'et kab customer care, koai uchunguzi atyam kowekwa kadit nyu.

Ngakere ni ko kit nenyo metit nyu , ko kit koro nakere en pichaini ko miwek ,ngaro miwe chu ko kit nenyo metit nyu ko kolset ap miwek, nebo aeng kit nenyo metit nyu akase takiam.

Alechini kipale keringonik atyam ikolate ngwek kuk atyam ipis akirip ipkoechekitu iwaschi iwaschi , atyam inde paipinik chepo bek che ipisi ngwek.

Ng'amnatet namakchnike awendi ing nyu , ko oleatapandai , olakoldeii simatkorikchike as nerupe noto kokarik cha makchinike kopaipini chaipisek bek .

Natai kit nakere in yu akere bandek akakere chito nikelach gumboot, apwati ale kit netesetai ing yu kosemberishet amu akere kora chekikopitya en imbar apatwi ale tesetai sembershet en pichaini.

Kit nakere en pichaini akere mama, neing'uruchi akopale keringet , akere ndisinik lakini akere ndisinik chokokoyamya, apwati ale kit netesatai en pichaini ko mama nemache kokol ketit , kokapal keringet akotindo kett en eut.

Kiistoi koroito nemi barak atyam kiun , atay ketile rotwet komnye atya kende chumbik akeyam.

Apirchini simet pik ap KPLC ak arorchi amwachi alechi mi ketit kekokorikta oret akomeche koker pik ak karishek en oret kobwa nyokochap ketit komnye.

Ngaro baishani apwati ale kokot kipatis amu yu akere torektet akekere mbaret nekakoit nusu kopati so kasarta ap kapatishet.

Bo komonut anyun netai ko kealdoi kiae mungaret kealda kenyor rabisiek nebo aeng keome kou ngwek anan keome kotoreti biiik ing ngalekab chakula

Kiipu samakinik atyam kiune pek atya keng'ororto scales kopa ng'weny atyam kiun komnye .

Amuti kepe mbar akaip chebiret atyam ipatuch akaparchi akamwachi kamanut akamwachi amune siatuche chepiret ndisisnik atyam alechi sikwae kounato.

Pa kamanut amu kupit ndisot kouna akoet kongealda ndisiot kotukul kouna kochepkondok chechang, nerube noto ko amitwokik ndisiot komamii amitwokik akitinye ndisiot komakoi amak rupet.

Koroi kopa kamanut amu neati ko ngwek kisusishe amitwokik, nerupe kialdai nebo somok komuch kewalda , ngometinye pek imuche ikoite chu kekonin pek.

En iman komakere kit netos mil piki n yu kit kitcho nakere akere ale kokururyo beetroots akokoyam kekes lakini tomo kokes chotap kopa .

Ayumi pik atyam amwachi alechi chepkondok che alipani kochang atya koro kit nekaita.

En pichaini akere lakok aeng chekanam pilipili hoho akakere kole mi mbar akakere ngwek apwati ale tesetai ngalek ap kolsek ap tukuk ap amitwokik ap ngwek ak pilipili hoho.

Ngaro tukchu che mi pichait yu ngaro ko karindelek , ki netai nabwati nenyon meti nyu apwati chito nepa tukuchu kokakol karindelek akokokes.

Kit neyai koroi en sapet ab kilapetut kotareti pik kesich ng'alek ap borto , ng'alek ap afya nebo porta , tariti pik inyoru vitamin ak tukuk alak chemakchinike borta.

Pa kamanut koroi nemi pichaini amu netai kokialdai , ialde inyoru rabishek neo aeng kora ko amitwokik iyam imuche iyay koik ngwek.

Amwachin aororchini olekapetite , olekakaname olekakapetite atyam atepe ale tos tareta kecheng tugul kipakenge.

Kikese atyam kemaa kosai koyam atya kebir abir, atya kirur ang ye kakirur kotililitu kenda chepiret kendo chepirok atya kekonor komnye.

Kikolee ketit ab kerendeliat atya kende kosup ketit nee kiim akemetaa koet ndekakolak kerip matkotiny ingony matundek atya kesuut akesisin sii matkonam tiangik

Netaii eng pichait akeree pandek akakeree chitoo nee kenguruch ako kanam paipit ab peek apwatii kiit nee tiemee kwaii chichii kiit nee tesetaii inyuu kotieme chichii kochop paipit neibuu peek soo kopis imbaret

Awendii kityok akalechii koun akeny atya akenny kityok koun chichotok chamkounii hotelit akochapwaa komiee atya aib

Eng pichait nii akere tereit akeree kitunguik ak chito ne kese kitunguik apwatii alee eng pichait nii angeree tesetaii kesisiat ab kitunguik

Paishonk kopa kamanut amuu nee taii keae mungaret ngikes kitunguik chechang akiip sokoo inyoruu rapishiek nepo aeng kesusie koraa amuu ikachin amitwakik kwanyinyituu

Eng iman komachame paishonii amuu tiangikchu kochame chapuk neaa chamee kosamisikee akwamishe kosamisiit

Eng pichait nii akeree chepyosok aeng ako chepyosok chuu aeng kotepche kuyaa mitee kopute kii ingetit ngalen aroo kiit nee tesetaii eng yuu kotesetaii kesisiet ab lokoek

Paa kamanut keaii paishonii siikopit kesar nyanyek choo kokorurya matkongemakis ngunoo keba kekesee chokokorurya atya kemeta chetoma korurya kotokorurya asimatkongemakis nyanyek koo kakiaii kunotok

Amwachini alechini , en petushek chikokakkitil kamakomi nguno kobaru kole mabaishe .

Ngaroo paishanii apwatii mungaret amuu nyanyechuu koo nyanyek chee kakeput akendee kretit ripatin kityok ipkealnda

Koroii koo kiit nepo kamanut missing amuu ngekes koroi akeib koo chitoo nee kikol tukchuu akokes akoip komie konyoruu rapishiek chee chang akomuch kwaee paishonik alak araa korokwek chuu kotareti pich amuu kichopee majanik

Kidoii emait ingony kewet atya kerangchii tukchutakchu akeparkan akemetaa kosaiyaa

Ngaroo troktani ko kit neny, ne leina metit ii ko troktani ko non koboisien kekesisien, kegese kawek, so ko kit nenyonjina metit ko karoo troktani ko tesetai kesisietab kawek.

Paa kamanutiet amuu piik chee kakol ing kokwet ko piik chee ngoo alnda konyoru rapishiek koo aee tukuk alak nepoo aeng koo kawek kora kichopee majaniik

Iwendii akoii kampuniit ab karishiek chotok ipitil tikitiit akilipan akinam ngecheret nambarit nemechee itepee atya iwekaa akilee ibuken karit nee mandaii saiit nee kilee atya imande ipinam kariit akiwe

Kiuni atyam kende kutit akinyei anan ichuchun .

Ngalen aro en yu akere kabechek aka akerre ngwek sojek , kit netesatai en yu kotesetai kolset ak kabichek kolakini kokabechek che kokmeto koyakitu en ng'weny kokomach kunun ya.

Ngaroo baishoni , korok kit nakere en pichait akere plengonok ngaro baishoni ko kit nenonchina metit ko paet ap plengono anan ripset ap plengonok netesatai en yu.

Kaimutyet neoo mising ko rapishek kole chito kono kerichek sakonin rapishek atyam kwa chichoto akoi malipan rapishek kokaimutyet nekonu chichi anan kaimutyet nepune sikopoit koyach chito nenyskoibe kerichek .

Kerenyuu akopaaee paishonii komatinye ngamnat aketugul amuu matinye ngamnat akee tugul koyache awaa ipalechii chito nee tindaii ngamnat nee kikawae ipkoneta olekiataii tukchu ndakanaii ibaii

Petushek chebo let kokipaishe kijiket kerame ng'ung'unyek, lakini petushek ap saizi kepaishe catapillar sikopit koram ng'ung'unyek akotumchin trelait.

KIng'ete kiyo cheko kukut atyam kesut sotet atya kerangchi cheko chekakeyo sotet akekonor ipkoruryo, yekakoruryo ketumnda bek chemi barak atyam kesachsach akekurakur atyam kechap koik mursik.

King'ete kende pek ma atya kochumakanso indei bek kou musukyat ak musarek akinde pek ma atya ilal kochamukanchi atyam ing'et kikombet irangchi bek atyam inde kichikok cheimeche , kichiko somok akikurakur atyam pechu kakochumakanso inde ma atyam ikurakur simachop ki neuu kimaoik chemukulen atya inde sukaruk amite kuchumkanchi.

Ing iman komakere kit nemile pik in yu , akere kityo bandek akakere ngwek akakere paipinik ap pek akere komi sawa.

Boishoni kobokomonut amun netai ko matundek chekiome, ngiam tukuchondon inyoru vitamin ak tukuk alak chemokyinge borto, nebo oeng kealda, ngealda inyoru rabishek ak tukuk alak rabishechoton

Ngamnatet nee amakchinii kee amakichinii anaii kole mamakat asut saang oleite imbaret nepo aeng ko ngamnatet akee ko ngamnatet anaii apiman kerchek ak olekipimandaii peek nepo somo ko ngamnatet akee koo anaii ole takchin kee korista kesute karik cha makchinii kee eng yuu koo knapsakit kityok

Eng pichait yuu akeree piik somok akakeree nganuk mii chito nee kelach nee nyalil ngalen aroo koo kandoindet ineti pichu aeng olekiatai kolset ak ribset ab nganuk

Elekiyoito boishonon en kokwenyun kiboti akitio kitutyi elemoite mokombet.

olenjini kochob imbarenyin kobat imbarenyin ak komeken sure kolee tian ngungunyek akitio ko kerer mbaret ko kereren ketit akitio konde keturek akitio kosuben keswek akitio ibokobis.

Eng iman kapsaa paishet ab kampuniit ab safaricom koo saiit akee koo samis amuu ngap saiit akee iyal kouu bundles ndelen ipaishee keyakun message kelee kakobek bunndles akotomo angot ipaishee komiee

Kiit nokere korong ko pilipili hoho, ko kiit nenyonchinon metit anan kiit neobwote ko karo koteseta kolsetab pilipil hoho amun mo pilipili hoho akenge neokere akere pilipili hoho chechang, sasa ngunon koboru kolee teseta kolsetab pilipili hoho.

Boishoni kobokomonut amun baetab tukaa kokochin tukaa konerio asikokon tukaa cheko chechang tukaa kokos chekoo ak konerio sindo kioldoi konome beit ak ko kora sima sikochuchuch ngalekab mionwokik en tukaa.

Boishono kobokomonut keyai amun mungaret kora ngo kaikes chito tukuk chito ak inyeialde ko kokonin rabishek, nebo oeng keboishen koik amitwokik.

En ngalekab ole boishejidoito bik chik kokochomchi kosom loan sikotoretengee en komoswek alak bikab kompunit.

Ngaro boishoni abwoti minsetab lokoek apple ak konyonchinon metit minsetab apple.

Olenchini koib suswek akitio komukutyinot komoswek somok anan ko angwan matkotaban kotabanat suswek simatkochilke artok anan ko areek anan koriebke.

Kibonyi akitio kiun akitio kekonor en frigit anan kekonor en elekaitit, ak yoon kichobe amitwokik kekonye koletyi simot korurio kot mising'.

Eng pichaini okere boyot anan okere chito nemii kotumndo marakwek ak okere mbaretab bandek, so obwote olee kiit neteseta en pichaini ko kesisietab marakwek.

Abwote olee ngomnotet nomokyinike en yuu ko loboroititoi ingwek asimat korikyike asimatko sokitio, nebo oeng ko oleribtoi matkwam toritik, karik chomokyinike en yuu ko rotwet anan ko kii netos oruten kinuet kokonde.

Ngaro baishani kokit, nenyonchina metit kokor akere mama nikamanm ndishiot nekakurur abwate ale tesetai kolset ab ndisinik en yu nga nyonchina metit kole kolset ab ndisinik netesetai akomeche pkoalda.

Kampunishiek chebaishe asista kokampunisiek ap sunking ak kampunisiek ap m-kopa ak kampunishek alak chechang.

Boisioni ko pa kamanut amu netai kotekta ng'ung'unyek mala ropta nebo aeng kolaku lokoek ako kealda lokoek, nebo somok boisioni kotere lokoek tere ketit ap lokoek si mat kolul.

Ibirtoi simoit kwoo olindok bo tuyet neoo imwaite ilee miten tukuk cheyachen kobwa nyokoib chotok cheyachen icheket.

Amun somee neranik rabinikab muswoknotet, ne kotoyoen tukun chcetoreti icheket eng sobet koboishen en oreet nemakararan kokon asenet.

Oleacham abaibachini tumwek ko kakiam amitwokik che anyinyen ak kakial ngoriet nekararan akomite tienwokik akomite kebarbrake swet anan borta tukul.

Yeche imuch ketech korik ak kekur boishonik, nerube noton kimuch keyotyi, ko ngunon miten tukuchon kileen ibee ngungunyek iib keyaen soil testing kosir chichoton neranik nyo kwai anan ko kiit kurainik iib choton kwai.

Amu sikotaret icheket ing ngalk ab akisiet simatokopa olelo kochengoti tukuk ako sikotaret icheket ing ng'alek ab baishonik.

Obwoti olee toreti ketik biik chelonguke, nerube abwoti anee elekikichobto keringonik cheibe beek chekayumnge kotokyike oino, nerube noton ko olemenye en koret ko flat momoche tulonok.

Oyoni kabisaa amun nyumba kumi ko kikotoret biik en kokwet koisto ngalekab maiyek yeisetab maiwek ak koyoisetab maiyek, araa nyumba kumi kokikosto kikoyai kochuchuch ngalekab chorset anan ngalekab boriet.

Amu pik che tinye kaimutik ak lakok ko pik che special, ako makat keripchi afya nenywan simat ketchech anan kerus anan keumisan.

Yautchenota ko kabwat konyil aeng, netai kokabwat kole ngenam komuch kebir no kikochnn adabu atyam kemeto akerepe simet matkebel amat kepar amu ako kas mama nenyin kong'wan.

Objee ostoi cholibonen koot ak kitio abchei olee oiste cholibonen choole amitwokik kobek arawet ak abchei chonomndoike kobek araweta ak cheobune owendi kapkasi.

Chulet ab borta nyun ko moet , ya kaama rupet anan amnyani anan amache anan ko minyoo kochuleke moe nyun koikase komorori sasa abawate ale chulet ab ke eng borta nyu kuchuleke moenyu missing.

Atinye panganet ab amitwokik en koi nyu , ako sikisup kaisir panagnet menu ako kial amitwokik kosipke ak betut nekiame amitwokik choto en konyu.

Ye kang'et ang'ete aki baunke akonye chaik , atyam ayai mazoezi akonyaunke kora atyam achulakate awendate.

Ang'ete karon akatau ayai kasit kipkoite kongetya pik kokatar ayae kasishek chuk.

Ilechinike yaitinye shida anan yekase yetinye kabwatutik ing'alalchi akenge en achek anan ing'alalwek aketaritin kounata.

Kelchinoik chepwonundo karit ko chang, kelchinet akenge kekonin leshenit free, kelchinet nebo oeng kekonin toerit.

Ye amite puch achame asomani atindanik kitabushek chekisire sirik ap ngeresa anan achame musiki tienwokik , anan achame achape amitwokik.

Ochenge rabishek chebo denit akitio anyaliban tukul en kasarta akenge.

Awendi kityo, ole kirejistanek kibandok akibamwaite ale kopet kibandet atyam atil kibandet ake neumpya.